donj e mbui mong'ere gi dho ngere ni eCitizen, yaw kar puonjruok mar kwayo kipande, non lith lwedo kod wang', tindik record mar scan mar lwedo. Bang' mano, inyalo lime, inyalo limo afise mag Huduma Centre manitiere machiegni kodi, mondo ikaw kipande ni

Aparo ni jomatindo mang'eny ok mor kod tije magitiyo nikech moko kia gimagidwaro e tijno koro miyo gitiyo atiya e tijno to ok gimor. Inyalo yudo ni jomoko be nigi chandruok kata tuoche mar paro mang'eny mamiyo ni ok gimor sama gitiyo. To seche moko inyalo yudo ni ok chulgi maber to gitiyo seche mang'eny, mano nyalo miyo ok gimor. Mar ang'wen en ni ok gimor nikech gitiyo seche mang'eny koro giol to ok giyud seche yueyo moromo. Kembe nyalo jiwo ji mondo giwach pachgi ka ok gimor giwacho ne jokembe go to kembe neno kaka konyo. Kembe nyalo chiwo puonj kod siem ne jotijene mondo okonygi. Kembe nyalo chiwo mich ne jogo matiyo matek to ma biro miyo ji tiyo matek mondo giyud mich. Kendo kembe nyalo medo osara mondo ojiw jotijene. Mogik en ni kembe nyalo chiwo thuolo mar timo migepe ne jotich matiyo matek.

Inyalo kane e agulu tilor wiye tiket e frij kata inyalo kane kama ng'ich ahinya e frij mondo liet kik dhiye. Mogik en ni inyalo mure maber e mach mondo kik okethre.

Tijni dwaro mondo irwak lewni mag ritruok, mondo yethe monge're gi tho ngere ni chemicals kik maki, ka yethe gi omaki ginyalo kelo kata twoche e dendi kedo tijni dwaro nga'ma olony e weche yethe mag chemicals nikech kiyolo chemical mange'ny e puothi to gik mi ipitho e puothi biro tho.

Tije mayudore ahinya e kaonti mara, en tij ohand rech kod tij pur. Ji mang'eny tiyo tij ohand rech nikech e kaonti marwa, nitiere nam mar Victoria ma ji gole rech kod omena, mitero e chiro to iuso ne ji. Bende nitiere tij pur, to ji opuro chiemo kaka cham, oganda, njugu, maembe kod mamoko. Ohand rech konyo ji nikech, seche ma giuso, giyudo omenda, makonyo gi e chako ohand gi, kata ma ginyiewo go gige gi ma gidwaro, kod chudo ne nyithindgi e sikunde. Seche ma giuso rech bende, e pinje ma oko, giyudo, ohandgi medore to giyudo omenda mathoth ma ginyalo tiyo godo e gero kata sikunde. To tij pur konyo gi e yudo chiemo.

Chiemoni inyalo chwake tichame kamano kata imadhe gi chai kata inyalo chiele tichame kende kaka en no, kata inyalo chame gi ochele kisechiele.

Kaneno gini, aparo seche mane adhi sikul kane anyathi. Nichiewowa chon to ng'enywa ok ne dwar chiew nikech nindo mit gokinyi. Koro ichiewi tidhi sikul, kiduogo godhiambo seche miseluokori michiemo imor ni idhi nindo kendo. Ime inyalo yueye matin. To kiparo ni ibiro chiewi gokinyi midhi sikul, to ne miyo iwinjo marach. Koro seche ma olor tiwinjo maber, ikwano ndalo midwa nindo kiyweyo.

Kaneno gini taparo ni en masira mar ndara ma nyamburko mar Nissan otuomore gi nyamburko moro. Ma nyalo bedo ni nikech jariembo mar nyamburko ne riembo matek, to jogo manoidho nyamburko no, notemo wuoyo kata nyise noriemb mos to ok owinje kata ne giling' aling'a. Bende onyalo bedo ni, jariemb nyamburkono nomer koro okonyal riembo maber, kata ok onen maber kumodhiye. Kata ndara ne diny to nyamburko achiel ne temo mondo okadh wadgi, kata ni nyamburko ne nigi chandruok maok nong'e, koro nomiyo oyudo masira. Kaneno gini kendo, aparo ni ji mang'eny owito ngimagi kalure gi kaka nyamburkono obanjore. Kata ji mang'eny ohinyore marach, kendo mae nyalo bedo nikech ok negi twe misip sama ne gichako wuodhgi.

Natiyo kod gini e tedo ring'o, kata rech kata gweno. To ober nikech en gi vitamin A gi vitamin C makonyo wa e dendwa kendo oonge moo mang'eny. To sama idwa tede ok omiyi tich mang'eny iluoke ting'ade ang'ada kendo inyalo chame konumu kata kotede.

Kinde mokwongo manatimo tijni noyudo kadhi e arus osiepna, to nakonye e tedo. Koro bang' kane oseyang' dhok, ma ging'ado, ging'ado ring'o matindo tindo. An mana chielo gi. Nitie moko manachwako, nitie moko manabulo. Ee momiyo awinjo maber. Nayieng' chieng'no. Nachamo ring'o, tamadho soup.

Magi gin joma ogolo oduma e puodho. To e bath puodho, gimoko mach mondo gibul oduma. Nenre ni ma oduma manumu. To kagisebule kata koseikore maber, gikawo to gichamo. Bende ntie ng'ama kudho mach mondo kik tho.

Tijni en gima itimo pile ka pile e alworawa. Tijni itime seche ma nyithindo kod anywola obed piny chiemo kaachiel. Tijni kelo nyithindo koda anywola kaachiel seche ma gibet piny mondo gichiem kaachiel. E alworawa, tijni itime ahinya ahinya godhiambo kata gotieno nikech odiochieng' ji odich, nyithindo odhi sikul to jonyuol odhi tich. To kata kamano, ka nitiere chuolo odiochieng', tijni inyalo tim.

Donj e mbui, tilos akaont e mbui no. Dhi kar apisa maduong' mar weche mag ketho chik, mong'ere gi dho ngere ni DCI. Bang' mano, yier kar oboke mar polise. Yier fom midwaro, miyaw godo akaont, kasto ichul nengo ma ogo ni. Inyalo chudo e yor Mpesa kata inyalo tiyo kod kad mar bengi.

Boma yangu e ecitizen en chenro mar kenya mar dak e ude ma nengo gi yot. Chenro ni sirkal ema ochung'ne to mondo iti kode nyaka ibed kod akaunt e ecitizen. Bang' yawo akaunt no, onego ipong' form e weche ma gin iwuon kod kit ute midwaro . An naneno kober nikech nokonya yudo ot manadwaro e yoo mayot kendo e seche mapiyopiyo.

Kaneno gini, gima biro e pacha en nyaminwa matin seche mane mama oa kode e osiptal konywole. Nene, nekolo mor e chunya nikech koro nadhi bedogi nyamin matin. Naneno ni ojaber ahinya kendo nokwar. Ne en nyathi ma muol kendo nohero buonjo kating'e kata katugo kode. Ne ok ocham kit chiemo mane wachamo, nodhodho thund mama nikech nepod otin, to ne onge leke mar nyamo chiemo. Seche monindo, ne watang' gi kaka wapiele mondo kik onind marach nikech onyalo tho. Newabedo ka wang'iye seche monindo, mondo kochiewo to wakawe kik ogore piny koa e otanda.

Tijni nigi nengo e aluorawa nikech omiyo jii yuto. Tijni jiwo jii to kendo okelo jiii moa, moa e kuonde ma oopogore opogore kata pinje maoko kaka wasunge mabiro tochulo omenda mangeny mondo gine kaka jogi miel nikech gimoro gi

Gima biro e pacha en ni mae en apisa mar wuoth. Nitiere geche mang'eny maringo e ndara koro apisani, nyaka bed e ndara mondo ong'i kaka geche ringo e ndara. Apisani tiyo gi rangi adek, makwar, maralum kod maratong' mondo ochik geche kaka gidhi.

Kaneno gini taparo ni en boma e piny Kenya. Oyudore e yoo ugwe mar Kenya. En gi paw ndege maduong' miluongo ni Eldoret. En boma mar abich e Kenya bang' Nairobi, Mombasa, Kisumu kod Nakuru.

Kae ang'eyo kithure kindiki notiyo e migawo mar arita e piny kenya e sirikand wiliam Ruto kendo en mane otelo ne migawo no. Bang' kane osegol mane en jalup ker Rigadhi Gachagwa noyiere gi ker mondo obed jalup ker. Tije maduong' en ni okonyo ker mondo ota piny to seche ma ker owuok kata onge , en ma okawo telo kata otayo piny nyaka ker duogi. Bende ka ker piny otho, en mokawo telo kendo otayo piny.

Omenda en achiel kuom gigo makelo guenyruok e kind ji. Nitiere jogo ma nigi omenda mang'eny gi jogo ma ong'e go. Jogo ma onge go, seche moko guenyore gi jogo ma ni godo. Nikech ginyalo kata kwalo omenda ne jogo ma nigodo nikech miluma. Mar ariyo, en dinde. Jogo ma nigi dinde mopogore opogore, nigi puonj mopogore e gik moko. To mae miyo giguenyore seche moko. Mar adek, en tim mar buono ji. Nitiere jogo ma nigi tim buono ji e ranyisi. Ma e nenore e seche mar ndiko ji tich. Wasunge yudo tije madongo dongo moloyo jo rotenge nikech gin wasunge, to mae kelo guenyruok e kind jo rotenge kod wasunge. Mar ang'wen en somo. Jogo matimo marach e somo, niga gi nyiego ne jogo ma somo maber nikech gineno ni gi, ni jogo mosomo dhi maber e ngima. Koro mae kelo guenyruok.

Tiyo kod ecitizen konyo e kwan mag ohala gi kama idwa ohala ni. E E-citizen , inyalo manyo nying ohala to ikan gi e E-citizen. Bende E-citizen konyo e riwo ohendni machon gi manitiere kod masani. E-citizen konyo e tudruok gi kambi mar choko osuru mar kenya mongere ni KRA mondo ong'ad osuru. Mogik ecitizen konyo e tudruok gi kambi mar rito ngima mong'ere ni SHA.

Mae en omenda ma sirkal chiwo ne nyithindo masomo e mbalariany mong'ere gi dho ngere ni HELB. Omendani ichiwo ga ne nyithindo ma nigi chandruok mar yudo omenda. Ginyalo tiyo kod omendani e chulo sikul, chulo udi ma gidakie kod ng'iewo chiemo. Mondo iket kwayo mari mar yudo omendani, nyaka ibed gi kipande to bende nyaka iyau akaunt mar bengi. Bang' ka nyithindo ma somo e mbalariany osetieko sikul, moyudo tije, onego obed ni gichulo omenda mano mane sirkal ochiwo negi, mondo okony nyithindo mamoko kendo e chudo sikunde.

Kaneno tijni, gimabiro epacha en ni mae tij miel kod wer, jiwer togimiel ne werno. Tijni kelo mor kod yweyo neji, kendo omiyo ji yudo omenda. Tijni itang'oga ewang' jowi koro omiyo ochopo kata inene giji mangeny.